Kikure biikab kokwet ak tilionutik cheloen ak chenekiten kobwa sikobit ketuyen kipagenge ak kechob omitwogik ii ak keamtugul ak keboiboitu en betunoton.

Okeree biik chemiten ofisit neoo akoo komiten tuyet ako kibetutab komii ugonjwetab korona amun mii biik chekailach maskit, akokeree kobir pichait tukul akobiik cheechen chee ofisainik, yekakobek tuyet anan kokitou olekobir pichait.

Mochekonam sirgali kolipan biik cheyosen rabinik che toretikei en kila arawa. Komwochi sirgali bichoton ko kual sim card nebo Safaricom.

Tinye kelchin ngemin chaik en ngemetab Kenya amun ago moo kasinyin missing' ago moroisi koyachekitun ago imuche kokol biik chechang' ii ak konyor kelchin en arawet .

Ngomomi network opisinyun ocheng'e biik chetelelchin komostap IT kobwa inyokoker yemiten koimutik ak kochob sikobit kotestai kasit en opisinoton.

Kure chito neo nebo netelelchin Telkom kandoik chebo kokwoni choton terter ii ak konet icheget agobo olekiboisietoi simoisiek asikoba pichoton ipkonet bikab kokwonikwak olekiboisiotoi simoisiek.

Okere kandoindet Raila Odinga nekalach ngoroik chebo sherehe chebo graduation ak okere bik chechang' chemiten sukulinoton.

Miten kiprutoinik oeng' chekobir picha en taitab mulangoitab Mt Kenya national park. Cheiboru kole kabwa ichek sikobit koker tiongik cheterter en national park noton bo Mt Kenya.

Miten barabaret nemakararan nekokirongyi ng'ung'unyek ak koik chemakichob kokororonekitun, neiboru kelee ng'obun karishek kokwomondos akong'eme karishek.

Ni ko pichaitab xray nekikibiren sipitalitab Jomo Kenyatta university neiboru xray nebo eunekab chito ak siyok chebo eunek tuan.

Ni koboru pichait nemiten sipitali neiboru takitarindet ak chepioso nemi sipitali neome katit amun iborchin takitari pichaitab xray.

Miten chepiosok oeng' chemi sipitali, agenge ko tokitorindet, agenge ko chepioso nemi kitanda neiboru kole mioni , ko mi takitari koelesonji kiy amun kere card board.

Ni ko rumit neo nebo tuiyosiek amun miten screenit neo ak komiten moshinisiekab kompyuta ago miten chito nekere kartasit neineti biik.

Miten piichait neiboru irungut neo nekanam chito nekicham koboisien kandoinet nekekuren Arap Moi. Ak komiten korik cheechen chebo takitari ak okere ko taonit neo amun mi karisiek chebo matato ak komi lamit taoninon.

Bo kamanut koroi kakibor eng pikchaini amu, simet kotoreti koyakta lokoiwek koitchi biik che chang eng chokchinet akemuji kora keboisie keyokchi chii ne loo robinik.

Ni ko oinet kitigen nebunu kwenut ab tumdo nemiten ketik chegooen ako nyalilen ako, tumdo ne yamat ng'wenyu.

Ni kotounit nekikuren Nairobi nemiten emetab Kenya. Okere korik chekoen chebo koroba kou KICC nekiyoen tuiyosiek cheechen bikab emoni ak okere kot nekitilen ng'otutikab Kenya.

Kotelel karit neo en taban nebo bara bara ako kakinam taisiek ako yatat kurketab karinoton ak koboru kole karini kobo sirkali.

Ng'alaldos lakwet ak mama nanyi akopo cinema nekokaker wikit konye. Kotebe kamet lakwanato akopo kainetap cinema inoto, kolechi kamet mang'alali en tuket neo.

Ng'ololdos kamet ak lakwenyin agobo Neema nekikoker wikit konye, kateben kamet lakwenyin agobo kainetab Neema inoton amun moche konai babanenyuan. Kolei lakwet amune sing'ololi en tuget neo.

Yeu ko tugetab kampanit nebo Safaricom, neoldoi simosiek ago ndimoche iteb kiy agetugul agobo simoit iwendi tuganiton sikotoretin biik chemi tukaniton.

Bo komonut missing' boisioni en kokwet amun toreti biik akobo mokutikwak cheterchin kou komoche certificate nebo siket ii ak lesenisiekab kekwer karit ii ak passport ak tuguk alak chechang' chebo sirkali.

Mito duketab kampanit nebo simoisiek ne kikuren Airtel, ako miten kastomaiyat ne kanye dukanoton asikotoret kiboitinik chebo kampuni noto ako toret biik eng kokwonoto.

Miten biik somoku chekotebi ng'wony en meza komi tuiyet ngokere kokoyonjin amun okere koboiboen ak kokotikei tuan.